Netipat ana bayi to nkopang amu kore nkopang' naa nkop nanyai ng'urumua oleng, naa kuna ake mbukaa natuumi to nkopang'. Netii sii abaki nchaan nkatitin, nkatitin kumook. Naa idiim ake atuunoki koon kinii lchambaa loshaaki nchaan tana sii loo.